Nitani ko ict training company program ,prokram ne kakichap sokonet walimushek chepa Kenya konai kopaishe kombutaishek ak tukuk che mi kombutaishek kele raa wepsait, apps che mi kombutaishe sokonai konet lakok chemi sukul

Yuu ko vct ,vct ko mineni voluntary counseling and testing, yutayu ko oldo iwendi kepimanin nda indii koroito nda meindii ,vct kondai prokram che u kepiman ,kekonin advice ak kekonin support kenyorun indii nda meidnii koroito, pich chutayu koae prokram chutachu nampa somok, nepa tai ,kiit yundo kengalalun ak kemwaun kinyoru kii iai kole nee nda menyuru kii iai kole nee , atyo kepimani, kenyoru result chikeng'alalun ak kemwaun, kekonin advice ndaindii iai chtachu nda maindii ia chtachu

Konyoru lakwek lalanyet ki nepa tai ne ae mamait kochenge tamomait akoker ata temperature chepa lakwet , ngo ker makindet saiti kuilakchi lakwok ngoroik chemanyikisen saiti sokoek comfortable lakwet ako kipen kot konde matalalangit saiti kot, supos tena kokoch peko nda supuk nda kokoch kochuchun lakwet kinet ,ak supos kopakach lakwet koru kidogo ,matapiren ,nda much kokoch kerchek ngele paracetamol nda proven, ako koker kito netese tai ngele koker nda mii tukul alak ngele muj kovomuten nda koendeshan, ngoker katest tai ochei lalanyet komut pokoker daktari

kingalee kut nepa kalenjin ,keiyo, ak kiangalak kongete kesicho ak cham angalali kila in petut

Daktari koae tukuk chepa maana oche in mamait nemeche kosich lekwet kito nepa tai kuae antinal care ,yutayu kuripe health nepa mamait ak nepa lakwet eng moet kere ole etu lekwet, kiloit ak oldo katepta lakwet, nepa aeng kokere ako piman ukunjoishek che ndoi kamit si makoji lakwet ne mii moet, nepo aeng koneti mamait tukuk che supos kwai sokodai healthy pregnancy ,kii nepa tai konet tukuk che supos kwam ak tukuk che masupos kwam, ngele masupos koe kumik ak masupos kokul tomotet, kito nepo somok koneti mamait kopoto family planning ak oret alak che muj kosich lakwet, koni neccesary medication

Ngoroik chi kikelach kekuree mtumba, ak keoldoi in sokoit chepa ngoroi, ngoroik chutachu kenyuru in peit nemi ng'weny ,ang kimeche ilapi ilipani ipaishe rabinik nda much iakte ing simeit iachi chito neoldoi ngoroik chuta

Piko chepo sokoini nyo kolipani tukuk kwai kopaishe chepkondot ak rarakik che ndaoi chito, nemandoi chito rarakik kolipan tukuk kopaishe mpesa nda koyakte eng simoit nda kupaishe bank koyaikte

Ki ne korom nepune pik ap kokwet nyu komeche kulipan tukuk kwai ko ki nepa tai, ko muj mandoi chito chenjik ara masikchini kolipan sain noto amu ako pokencheng chenjik sikekoj ,kito ne pa aeng ko machang dukaishek ap mpesa komeche kolipan chito akodai chepkondok in simiet ak chito nelipa mandao mpesa ko korom raa, ako kocheng chichi oldo mi mpesa sokocher chepkodok choto sokokoito, kita ake ne korom ko network ,me oldo ake mamii network komeche kolipan kopaishe mpesa ko korom amu mapendi chepkondot akoraa pokowitrawen acho kolipan ak chepkondot cash

Ngimeche ipanga chepkondok kuk komye, ne paa tai ipanga kotepi komye, kele ipanga pichait komii parak notichek tukul pichait kwai komii parak, nepa aeng ngiindii notichek tofauti tofauti ipangan kole, ngindii notishek chepa pokoliat, chepa elpjot, chepa pokol aeng, chepa pokol mut ipangan kol, itauene chepa pokol, ipangan aikende tapan, korup chepa pokol aeng ipange ak inde parak, chepa pokol mut ipange ak inde parak, chepa elpjot ipange ak indee tapan, kiitye ituye ak indee lolet, kimeche ipanga komye raa tena, ipanga notishek konyike elpjot, ngindii notishek che pa pokol ipangan konyi elpjot ak ikakar kunoto raa, pik alak kupanga notishek kwai ngele ndoi notit chepa elpjot kutuyo notishek pokol che pa elpjot koek elpjot pokol

Bitoishek ko ketik chi kikelitil ak kemurmur koek pitoit, chichatu kepaishe ketekee karik akekaree kaerwt alak ak kechapee piut ap neko nda nepo tuka nda kotap ngokaik

Chu ko keturek ,keturek kopune sikik ap tuka nda chepa neko nda chepa ngororik nda chepo ngokaik, kitusot tukul kopoto suswek chi kikotar kwame tuka ,kekwa ak ketuye tukul ak kekonor kidogo sokoek keture sokosikji kende mbar sokotaret peka kochun komye, cham kotoriti piko ochei keturek, mi alak chepaishe chuta eng biogas

Kiriche ketik chuta chepa kahawa sisto ngoi saiti matalulya, toriti ngirich ketik chuta matulyo yomii koristo ne oo ama raraisot peka ak kwendi hasara chito ni kikol tukuk chuta si ikere kainde kerich so kotoret kotelet keti atoko sich peka

Oratinwek che muj lipan chepkondok che pa karit ipaishe simet ko ,nepa tai tepee kondaktayat nda terefa nambet ne supos kilipan chepkondot, ngitepee iwe mpesa nengung akiker orot anono ne supos ilipan chepkondet noto nda paishe karit paypill nda paishe buy goods iker anono ne paishe icheket akilipan eng yote, ngotoma itar ilipan ichukte chepkondok che makat, ngitar yoto ikonfaman nda pedi chepkondet oldo ne karat nda pendi akaunt negwai, ngitar ilipan ikonor message nepa lipanet noto sityo ngole biko melipan iparchi message noto kole kelipan

kitaa nea mpesaapp konaak zaidi kosir aitel , ko nebaa tai kisib kotai mpsa kotoma ketai airtel money kitarit zaidi kimakomii kii negeyaktae rabinik eng simoo ndaa age tugul , nebaa aeng aieretl money kimaa naaat zaizi eng emet tugul amuu matindai agents chechang eng emeet amuuu kindai agency olaan tugul eng emmet amuu eng kokwenyuu komii agency aaengu chebaa mpsa notak ko kikitarit biik mpesa ,konyor customers chechang

nitoni ko drone, kiiy kikichop ak piik che ae programming. kiiy kekure drone ne ko kiichop kepaishe AOT .kii komuch kekweri ak chito. imuch kotepi chito akokweri kiitok kotindoi kamerait . kamerait nitok komuch kopir pichaishek ndap koteken videos ngimache itekan videos chepa emet nito'ni ikweri akoi yotok ole imoche akipir video chotok.

niton ni ko milking machine, inete chito kobaishen chito kole koboishien milkind machine, nepo tai ielezoni milking machine cheboishen keeyaenei, milking machine kebeishen kegeen tuga, initinye tuga chechang imuch iboishen milking machine, nepo inet tuguk chemi milking machine initon chebo machine initon ak inet koyoe nee, mi ne konori chego, mi baibit neconnecteni ak kinet ab teta, ako komi olechuten kinet ab teta en yoton, ak komi oleiconnecteni ak stimet ak generetait, initar ineti yoton inet olekichompto teta sigegei, nepo tai ineti olekiundo murungut ab teta ak kinaik ab teta, ak iboryi ole kichuptoi yo kichuktoi kinet, ab iborji olekiconnectondoi on ,ng'otak kogee iborji olekichomtoi kinaik anticeptic simatanam ugonjwa tuga, kuonoton.

Niitoni ko power saw, chiichi komi kotile ketit koboisie powersaw nii ko mashinit ap sikoredusen kasiit nekeyae iboisie shokait , shokait kicham keboisie ketile ketiik l lakini kikorom oche ketile ketik amu muuch inyoor ketik kouui nda muuch itil ngiit nusu ichookan nda ketik kokooi zaidi nda neraat zaidi keetotok. Ara kikichob mashinit nitoni sikoek raisishan kasiit nitook muuch otil keetik chechang' ing' saisiek kidogo nda muuch koboisie ketik aenge kotil ketit agenge koboisie aiywet lakini saa hii koboisie dakikaishek taman kityo kotile ketit agenge

Eng parliament cham keae meeting chekwai eng wiki, cham keae mitishek aeng in wiki, kosomok kasi ak ko angwan kasi, meeting chuto keae ak kepangan eng oratunkwe chechang, me chepa kengalale bajet, mi chekangalale depet bills ,mi chekengalale laws, chutachu kepanganani ak kende kalendait ngwai, ara ngimeche inae ne nekengangale eng meeting nitani ,iker kalendait kemwaun hau ole mii meeting noto

Serikalit nepa emet ak nepa serikalit nepa kokwet ko tofauti, nepa kokwet korupe tukuk che ae kokwet ineke, lakini nepo emet korupe tukuk tukul che pa emet, mbakot kokwanik tukul korupe choto lakini masaiti melin karke ak serikalit nepo kokwet, nepo kokwet korupe nepo kokwet ngwong ineke, nepa emet korupe emet tukul

Kirwakin ko chito ne oo nepo kokwet, kasi nyi ko koker tukuk che ae kokwet, komwata tukuk che ae kokwet komwachi officers chepa kaunti ,kasi nyi korip kokwet akoker maslai chepa biko chepo kokwet, mbakot biko ap kokwet kopendii korap kirwakin yameche koaplayan konyor chepkondok chetoriti kolipa fishek che pa lakok, inende ne ngen bik tukul che pa kokwet, kasi nyi kosimamian bik ap kokwet eng kaunti

Keturek ko sikik ap tuka che kakipas ndak ko sikik ap neko che kakinde taban ak kekany konyomyo akoi koit oldo raisi konyor tikitik kaptololoek eng ole mii keturek chuto, keturek chuto nginde mbaret raa yo kakoim, kakoruyo ako kakoek raisi kenyor kaptololoek kochunu tukuk kuuk che kekol eng yote haraka akonyoru beka che echen nda kosich tukuk che echen amu kanyor kaptololoiwek

Nginde kaptoltoloiwek chechang' nyukunyek kuuk ko ae tukuk aeng, nepa tai ko muj kobar kutyek che mi nyukuyat cho toriti kopal kepenonik eng nyukunyat sokeek raisi eng tukuk che kekol kombus akonyor beko ,tena muj ngindee kaptoltoiwek chechang' ko muj kotoret matabar tukuk chuta, ngotomabar koek raisi eng tukuk kochun haraka

Mayani kole kotomo kesich lakwet ko karam kosir kakesich lakwet, kotoma kesich lakwet ko sikindet kupune tapusech chechang' nepa tai konyoru labour pains ko ngwanen lakini kakosich lakwet manyoru, ngotoma kosich lakwet kosup kochokani kamit ngotebi kityo, kasi nyi kotebi kityo ak mayae kasi lakini kosich lakwet muj koai kasishek alak ako kopakach lakwet kotepi kityo eny yoo nda koru kidogo eng yoo, matyaa kopensot sikindet kosich lakok kwai eng sipitali amu matya komeche kotepee yundo amu meche kotepee kotngwai ak lekwet nyi akotuyo ak bik ap kangwai lakok sokonaike

Ngomoche bik ko cheinetishe koboisien sokat kokaranit nebo tai komotobut sokat en ketingwai kobir pichait kityok ak koborji lagok nguni konyoru lagok alak sokanato akobir picha ak koboishen kosoman melen bete sokanaton anan mobore ketit ingen inkicher sokat en ketit ? konoto agoi komee ketit araa ngomoche kokararanit kobir pichait sokat sikoib bo konetishen.

Ngele mi kosomani lakok tukuk che usianasko ak ketit muj kopir pichait sokat nda put sokat ako soman, nitani kotoriti lakok koker kito nesomani eng class melin kosam kito atameiker ara ngosoma sokat konae ntani ko kito ni cham asomani eng class eng darasa ako nai ole teptai eng konyek chi komye ako un karke ak ne

Chu ko viasinik ,kimeche ioa viasinik iwae korok viasinik chuta ak ikaranga in mat, lakini chutachu chemi yu kakoek keswek ,ikole kole ipale kepenonik ak inde aenge aenge ak ipakach nafasit neteno 30cm akikol akitup, akiiishi anyun viasinik chuta songochun kusichee viasinik ngweny akonam komiee